Boisenywan ko konai biik chetinye mioniton ii ak kwarorsechi kit neyoe si kobur kogage, kosob koigeny ii ak konai biik chemotinye ak kwarorchi kora tukuk cheyoche kostoengen sikobit komanam mionitok, ak che tayari kotinye kiororchi omotwogik che tos yoche kwome, tuguk cheyoche kostoengen sikobit korib borwekwak kobur en chamet ab gee ak keororchi kora akobo tabiosyek cheyoche kostoengen simaisambasanda soiti miondo ak kobur inei kochomegee en borwekwak, olen ko kasit neyoche koyai neunondo.

Ng'chirek komoe inibae kokoibanganage, en kamastab rabisiek. Ingab Chang tukuk chemakienge mi kerichek, miten kitele manyoek alen ak amituakik chon chuak ak kilaen chametabke en boruekuak ime mianuoki ak tugun cheame yache itinye kiwanja sikobit kotiakak , kit neo iniyatite kobokochenchike amituakik baka sait nekakoweg kaa korot menyeker kora akoker elerue kot ko tilil anan makienge kibuche, komache kiboityot en kora en kamasi kabo rabisiek ibankachike simanenetin nibuch kokorom kasit nyin kasisiek kwak komatachang saiti kebanganke kityo

Sitil sha ko chang oratinwek chemukteun itil sha oret netai ko iwe sipitali imuch kinyitun sha eng yo oret age ko iwendi kap Sha inendet kechopun kora oret age ko much ichepchike ipune simoit oret age kora ko iwendi cyber inyorchinigei kora toretet nipuch ine oret ne itetitayat ko iwe kap Sha ala ko sipitali ko inyorchinigei toretet ne notok nemetokchi nekakiarorun komie chito nengen akopo sha ko tor robishek chetor ke iliponi korako kor kor ko terchini kap chii nikachopun inget zaidi mau ichopchinige itokchini akor mwisho iyay kiit nekamaitinyei atkor koet

Initinye sha inaiile imii komie inyorchingee kanyaet nemii barak kou nemokyin gee borto ngung sha kokararindonyin kotore sha tugul komiten tuguk chetogor ibore kakiyachin rapisiek alaktugul en sipitali ago yekaigoite ko kaigoite kokiit nekongjinigee kotoretet ago kinyoin mokiit nebkitokyin olen kityok sha komatinye ngal chechang kinyoin kerichek kotor kotore kora kinyoin kiyaun kiit agetugul nemokyinigee kotorinyoru chametab gee nebo bortangung ago sha komagele torkomokyingee iroch gee rabinik alak toretugul ago makele letienge miondo negetinye anan nee acha inyoin komie inei toremianwakik tugul

Kenyatta, Kenyatta ko kiwon kiplelachek en Kenya tugul inei ako kikoesyo inendet chu kinyonyosoni wakenya kiesyo ngobore tore chono kochamda kora keyat sugulisiek kinetis kou kebit kenai kindoisechin gee keboisien is kora akilisiek kyok ingen ile matos indochi chito kometinye naet so kikuyeiwech inei tuguk chon tugul ak kowon kiplelachek keng'etu echeken keimuch ketononjin gee ak konetech kora akobo minutik ketemisien keyai biashara keyai is kiy aketugul ne tokyech kesich ak echek kit nekiome um ak kenai komokitiengee chii ketiengee gee ko echek keboisien uwezo nekitinye keturchingee chekiome ak keteleljigee

Chang'oratinuek chekikonoren sabisiek en Kenya ininyon, miten Equity, mi KCB, mi World bank, mi Emarisha, tugul inei ko yoe kasit noton nebo kokonor rabisiek ak kogoito kora, yoe tugul lagini konorun kora, koter igoito ko toche kora, toche ak kokonorun ii agoi kasarta negemach icheru, iboicheru ago meibu kochoton, iniite ko kagotesak ii yani inei inyorjinigen toretet neo kkabunji keljin kora ngab yani kiibekonor tugukuk akeribun ii ak tun iboiibu kogatesak komegere ile kit nemakomonut mising, alafu kora ngimach loan kogonin, yani shugulikanun inei kiujumla, inyorchinigen toretet agetugul netos kemokyigen, amune kityo iboiororjigen ak imwochi shida olekomi kongetu kotor kotoretin.

Nairobi ko city nenyon ako nayaat Nairobi en tuguk chechang netai ko ng'alek ab biashara tesetai biashara en yun nekorom nia bwone ot baka biik chemobo emoni koyoe ak ichek biashara en yuu nebo somok nebo somok ko busy, busy kasit en yun busy koyoe biik biashara barabarosiek kora ko busy chang biik chetinye shughuli cheterterchin alafu kora Nairobi ko city nenyonet neoo ko ngo city nenyon neoo komii kwenet en Kenya komugul so inyoru lugaisiek cheterterchin kayumak en yundon ih tesentai shughuli chechwaket chebo atkai tugul so Nairobi ko kikere ile konu ikochin bichu konoyo ako tech chorwandisiek kwak kou kora komokonech ibak ng'alek ab rapisiek ngap yundo

Amune ne tai ko paet ap konyek kip keker tiang'ik ko kerikchi. Ko po pir picha, iparchi chorweng'ung' kii ne korom nea nga mi ne tomo kowa. So ,kecher korok notok ne toma kowa kokaschi akine takipa kokerchigei alafu ko ingen as iker ko kosiche ki che miten yundoki i, ketaret ng'laek ap piashara alafu keeku mzalendo nepo Kenya. Kekochi kora is. Miten rapishek che makatin en yu. Alafu kora ma kamung'et i, imung'chi portong'ung' iwekchi kongoi ipaipaenchi ak choronokuk ak tilianutikuk. So, kipa kesuitaten ko sanasana yan ki free komaek is plelachen ichegei che kere ama kikere achek ako ni neyo emet. So, Kisapotenige kounotok.

kasinywan ko kotatuan makosaisiek cheechen, cheu chombo bolotet ngele yan kakosang'e chemogoik, chemogosiek, kabit ngele ot mi nikaginyor kokaib malik ab sergali anan kochutji sergali en oret nekamokoyoche kochutji, ko kasinywan ko kotatuan magosa ichotok en oret netogu ak nebo iman i koneisibokse ak kityakogoi kergong'etab ab neomegen ak magosa negogayaak, magele iskora tor kogoin kotiengen ka ng'o noton negogayai ako koyochi ng'o kerokgong' kotiengen ak magosa nekokayaak ak kogonok kergong'et kotiengen ak magosa inoton.

Ichek kotegemionen biik cheoldoi amitwagik ab ngejirek choton inyokwal gotkomayal inoe kole ngetu komiiten store tuguk choton moibe chii ago yekagoin inoe kole bakobaen ngejirek kwak yekagobagobaen ii kongejirek kotinyoi baita chechwaget kiyoldoi keyae miten kele nyolu en konyekwak koui sikechoben tuguk cheu ingoroik chang alafu yaani icheget chekete uchumi ndab ndamaal komakiyoldoi agokot komabai ngejirek chukan kora komabiitun banyek chu ak manyoek chugan soigere ile icheget che kete ichumi konget ago konukelchin kora

Wangari Mathai ko ki kamet ne ki chame korip minutik kapisa, saidi ko ketik. Inendet ko ki chi ne kimakochame keyep ketit ine, en amune ne mayamat ne notok ko kiko kipwat inendeti, ak kenai i endeti, eng' kasitnyi ne kiyai ak kosuldae . Mait kowal kapwatutienyin nepo korip ketik akoi en mwisho nenyin. So, Wangari Mathai akot en ane ko kianai en yuton. Ne ndama kasinanitok ne kiyae, alen tos maanai. So ine ko kitinye msimamamo ne ndatinye age tugul i, ko isudai kiit age tugul ne kamach. Ngap itinye msimamo ne tononat ine ne makiuit isine ko kiit ne ketakchini gei kora ko inyoruu. Inyoru en lasima agot malechin tos mi kii ne tos terin.

Dedan Kimathi ko sukulit ni ko kiakaschi ng'al che mayach. Kiakas kou kasirya lagok ko kasich tuguk che ipaipaiti chi tugul. Yani ngowa lakwet ine ko ikenyi walutik kora che kor ko nyukopaipaitin matukuk che torin, itamchini ile any kawa lakwani si koipwa tuguk che machotok i, yani ngowan i koisipchopchigei kole nyu kowendi lakweng'ung kaaune kosulda ko kiit ne mk parak. So, ane en lagokchuk ayanchini kopa kap amun amakchini akine kosuldaen somanutikwak komye ak konyorchigei age tugul kiit ne kamakchingei en oret ne notok. Ak konet piik che chotok che takchin lakwenyun ole yotok mamache chi netakchin ole ma yotok. So kiakase Dedan ko sukulit ne kararan.

Kiit neaae kokorook akuyechiin pichutok poisheeet ap soeet ako poisheet ap soeet kochakchiin ako kiit nekakisir kowalalwalii opyoopyoo ako posee wakati akosuldaee poishonik kwak eng sait notok ako ngetun iman kounotok ak ko ibu walutik chotok che magatiin ako makat ko ngeen chitoo koleee mamii kii neterre ako taa ingeen ilee kii ko kanyoo eng karararindaa nguun ako magoi ieshee

Karii chotok ko kbc,citizen, kitwek chotok ko chekonuu haari eng sait notok ako matshiin komwaee kiit notok kikiyaan nitk amun matakiteshiin inee lempeitaa mwaee kouu ole uuu ako itchiin piik eng oreet notok ak koitun habarii notok koitchiin komyee

Tulweet ap kenyaa komiteii kirinyaga county ako manakitychiin ak kimasweek alak cheuu meru, laikipia tomaa aiit lakinii angeen alee mikounan kamwauun tindaii koitityeet nepo parak missing namaksei kaitityet nepo kwanguut tinyee terchineet neoo agengee eng tulwet ap kenya chekikaseen gee

Kampuniit ap kokakola ko kampuniit neoo che cho pee soteek chekekoruu sprite fanta juices ak peek ak ikere ile kampunit neo naaa ako koneech tugun chechang ako kakonde taii tgun chechang ak ikere ile tugun chekonuu ko tugun chekararan

Uhuru pack ko taje chitugul chame agetugul kobaibaiit eee tawendii inee pawastagee si angot ngaosituu komii ki angot anee nangen angot akine atiny kiit neamwaitaiee ak nee uhuru achopchinigee betut agengee anai tuguk chetoma agere